Chang oratiwek chemo sitimet kobune en korik cho nitet ko wainik chebunu stiletto kongeten olemiten olenomen sometimes bakoit korikk chok miten wainik choton cheibu mat en getikbab sitimok kongeten transpomait kot koit korichok yan kakoit korichok getit nemiten bii nebo sitomet ii ko mii way at ingo neibu mat bakai kot orit ne noton koimuch kechop kotor kolal en kot asikomiten wainik all cheyoche ial chito ibaial en duket ala olekioldoen wainik oldatukul che imuch konyokeroprop en ko asikeboishen kill taishek ala kill sitimet en korik chokasikolal wainik chutet ko cheibu maat kotoe kee ii(puse) kotor keroprop kotor kobit maat ne imuch kill kindeen maat simoit ak keyan kasishek tukul imoch keboisien asikikenten arek chebo ingogenik ak kindeen maat simoishek ak kekeren kiptongonyishek ak ke.

Oratinwek cheimuc keboishen asiketoret lakwet asikoityi konyor somanet en kokwet ko oratinwek chotet chekiibe alaan oratinwek cheimuch kemwochi lakwet akobo komonutietab somanet kiarorchi, ketech sukul nenekit en kokwet neimuch kobaa lakok chechang kobakosomanen sukulinotet, tukuk cheyomotin chemiten sukul, lakwet nomoimucheke sikindet alaan lakwet nomotiye sikiik ko imuch ketoret inendet kelibonchi sukul kiolchi ng'oroik, kiolchi kitabushek, ak kimut inendet kwoo sukul ak ketoret inendet kelibonchi sukul kotakotar komaa en koimutik aketukul ko imuch lakwet kobur lakwet en sukul ak kosomoni ak ko mokiweku inendet kelenchin kosor chepkondok alaan konyo koib kiit aketukul, kitoreti inendet konyor somanet nekararan ak kemwochin komonutiet neibu somanet en sukul.

Kiit neyoe karishek konam maat yoon iyoe kasit alaan yoon bendote karishek, ko yoon koiboishen kiit neu sikaret alaan keib maat konekitit ak karit notet nekibunote, soiti ko karit notet neibote peterol anan neboishen peterol ko momoche kerikyi ak maat alaa tumotet aketukul nekikule notet nebo sikaret korikyin ak karit amun nitet koimuch koib kotuyo peterol ak maat asiko konaam kolal maat, karit soiti nenomin maat yoon wendote alaan yon ibote tukukyik konotet ne ibote mwanik chebo peterol, nitet ko imuch yoon iiboti chito notet kipiritit alaan yoon ikule sikaret chito en olenekit ak karinitet ko imuch kong'uchi alaan imuch konam maat karit ak kokon kolal karit nitet ko imuch keyai alaan kiit netot keyai asimayaak nitet koyoche kelenchi biik motkoboishen sikaret soiti konekityin ak karitab peterol asimoityi kolal karinitet ak koboishen oratinwek.

King'okobit matatoishek ak pikipikishek en kokwenyun konam kobetio biik kobaa taonishek konyor kasisiek chotet chekiketote pikiikishek ak matatoishek keyoen kasit asikosich icheket rabinik alaan asikosich icheket chepkondok cheimuch koboishen asikonyorchike mokutikwak chemokying'e en kot en kila betut, nitet ko kiin kot matatoishek chekebunote ak keloisoten en taonishek konaam kobetio biik kobaa taonishek kobakoyaat mung'aroshek chotet chebo pikipikishek ak matatoishek icheket indaab kasinibo matatoishek keyoe soiti en taonishek keibunen tukuk chenyikisen ak kimutoten biik cheyoe kasisiekwaken taonishe chotet, nitet ko kikonyorchineng'e kelchin biik chebo kokwenyun kasinitet nibo matatoishek ak pikipiki kosich rabinik ak kobaraiten kasishekwak en korikwak motin komiten taonishek koyoe kasinitet, ko en kaa ko kikoyai kasit nekararn komiin imbarenyin ak kwaal imbaronok asikoteme ak konyorchineng'e icheket kelchin kobut tukuk.

Kooimisiet nebo mososiek en mbaronokiok chemiten bandek konotet yoon kokurio bandek laa yoon kakonam bandek koik mesishek ko imuch konyokobut icheket bandek ak koibe kobaa korikwak alaa koibe kobaa ketik barakiat asikwome icheket, imuch konyo kobut bandek en imbar ak kwomee alaan kobut ak koibe, mii mososiek chekonu koimutik chechang nee yoon kokoruryo bandek ko kurote mososiek chechang kobwaa asinyo kobutote bandek icheket ak koibe kobokwome, nitet ko imuch keter alaan kimuch elekiterto asimakon koimutik mososie chutet en imbaronokiok chemiten bandek ko yoche kerib keboishen kipchabet, mundukishek keriben bandek chemiten imbar asimoko koimishet mososiek kong'em bandek chekemin chito en imbar ng'ung notet nekotelelen itoreten kong'ung'et ak lokokuk konyone moset konyoko butote bandekuk, koyoche iriib chito bandekuk iboishen kipchabok, mundukit, asiirib bandekuk anaan ikur biiik chotet chebo kaptiongin.

Olekitoretito biik Mike Sonko en biik chotet chemoimucheke en emetab Kenya kokikonam biik chotet biik chemoimucheke inendet ak kotekyi korik ak kowolchi omitwokik icheket korik chemenye ak kotet imbaret ak koyum icheket en olda aenge en komosto notet nebo nairobi asikomuch kotoret inendet bichotet konyorchike tukuk chemokying'e kouu amitwokik ng'oroik ak kotililekitun icheket ak konyor korik chotet chemenye icheket asikonyor koburio alaan komeng'is icheket en yotet komnye, nitet ko komonutiet ak kiit nekararan nekiyai Mike Songo koityi biik chotet chemoimucheke en emetab Kenya asikotoret icheket konyor kiit nemokying'e en sobenywan notet kouu ing'oroik amitwokik ak kobiit kosich icheket mieindo notet nebo borwekwak ne yoon komioso icheket kinyoe kou chito aketukul notet neimuchike ko kerkeit tukul chito nemoimucheke ak nemucheke en atebet ak kasit neyoe.

Kororindo neyoe moshinishek chotet cheketilen banyek en sokoshek ko chotet moshinit nekitilen banyek ko yoee kasit notet nekitile banyek koik roisi ak kechokyi ak ko maimuch ketil alaan maimuch konyor banyek chotet ketile koyachekitun ndaab moshinit notet nekiboishen ketilen banyek komoshinit nekararan neimuch keyenyen banyek alaan kobit banyek chekororon chemakinyul che tililen ak ko chenyolunotin en sokoshek asikomuktechi biik chotet chemiten sokoshek kwalda banyekwak chekororon ak chekakiyeny komie kobun moshinishek chutet chu yeng'sen en sokoshek, mashinishek chutet ko kikokochi icheket konyor yeng'set notet nebo chokyinet nebo banyek chemiten sokoshek chemii en emetab kenya ak emotinwek tukul hce yeng'se en emotinwekab kenya ak emotinwek chebo sang konyorchike ichek kelchin nebo banyekwak en eng'set ne yenye ak kasit nebo.

Imukokse en kokwet koboishen sokat en somanenywan amun somanet nitet nibo sokat ko kararan mising ak ko mokonu koimutik alak tukul en kipsomaninik cheboishen sokat, nitet komiten oratinwek chekikokon serikali chebo somanet chebo sokat cheimuch kotoret en bandab taai ak kanabtaetab kipsomaninik chesomoni somananitet nibo sokat, nitet ko oratinwek cheuu kokon rabinik, mwalimuek ak darasishek ak tukuk tukul chekibouishen kou kitabushek asikonyor lokok kotoret tukuchutet en somanenywan en kokwet, nitet ko kararan mising en lakwet koboishen somanet nebo sokat amun somananitet ko somanet nekararan neimuch koityi lakwet konyor kiit nemokying'e ak kosoman inendet kot kokilke kotakonyor kiit nekimokyinge en sobenyin asikolong ak kotoret sikiikyik ak kotoreteng'e akine.

Kit netot amwa konamgei ak lembeitai nemwoe bik kole kiwolosen bik kongeten mososoek ko notet neobwoti ole kimwoe ala lembeitai notetkin kin kekre kityok ala kinget chito komingin kokokisich kobur koikei moset ak konam inendet kosich saruryet ne kimwoitoen lembritai notet kebore kitam koniten sarryey nemiten batet ab chito ala oret ab batet nebo chito notet ne kin kowslak most kotai koik chito ko kimutak saryanoton ak konam kowalak eunik chotet chebo tai en moset koi eunik en bik ko kelnyek chbo let konam koik kelyek chotet chetonon chitob kowendoden ak kowakak tokoch nekibo moset koik nebo chiton ne kararan nitet ko lembeita ne kikiib neo nia keken bik kelechi kimososhek ako choto ko yon kokisich kobure koiku chito moikuu moset notet nitet ko lembeita nrya ako saamis en bik nekimwoitoen kele icheket ko kibit koik mososhek koron.

Onete custumayat noton neboen kiiaik kiyakik kochutyi konyo icheget insurance notin nebo kiyakikindamun insurance nebo kiyakik kokonin komnotet ak kokonin naet nebo ribset nebo kiyakik en kongung ala kampunishek choboe kiyakik insurance initet nibo kiyakik ko imuch kotoretin yan komnyoso kiyakik guk alan yan menyoru cheko chekororon , tugaa chekororon cheiribe en kongunget ak kabunishej cheterter nite indayan komweso alan komeyo tugug yon itinye insurance notet nebo kiyakik ko imuch inmbaibarte en olebo insurance inotet chobo kiyakik ko imuch inyoru sla kekonin tugaa alak yon kobek tugug cheitinye ko imuch kekonin tuga alak asiten tai boishe ngung nebo kiyakik ko yon komnyoso kiyakik gug ako moitinye rabinik cheiboishen inyaen tugug ko imuch ipartee Insurance negug nebo kiyakik asinyorchi kei torete kobon kompu ishk chubo insurance konyokonyoun tugug che komnyoso .

Miteen kwanyiik cheketatii pikipikisheek netai kokwanyiik chechaang komanyoruu kanetissheet ap ketet ap pikipiki imuch konmetkeii icheget koketat pikipikisheeek ketet ap pikipikisheek ko pa kamanuut missing icheget koketee karisheeek komuchii koaiii tuteeen kwanyiik cheketeee pikipikisheek ak kikoyaan icheket koyaii kasisheek chepo kariik kwaak

Kiit nekikoiip musomnotete ap kasarii konaii piik kopaisheen musomnatet ak komuch konetkeii tuguun chechaang neaa simoisheek kompyutaiisheek cheimuuch keipaisheen anan kokechangee rapisheek kouuu miteii simet netindaii appisheek cheimuuch inyoruu rapisheek chachaang cheimuuch iaee poishonii nchutok

kastomaek chebo digital satellite television chemoche konyoor oret chenyorchingee inendet kotait nyin koyoche kobirchi kastomayaat nebo digital satellite television anan kampuniit noteet nebo digital satellite television kastomayaat ndenyiin komwochi oratinweek cheimuch konyorchinen gee inendet digital satellite television neimuch kobogoboishen inendet en konyiin konyoor netwook neboishen en konyiin ak kogereen kiptanganyiit anan kogereen kiiit agetugul netesetai en emet anan mpirook chetesetai kebire en emotinweek chebo saang ak chebo kenya, oratinweek cheimuch koboishen kastomayaat asigonyorchige kastomyaat ndenyiin oratinweek chenyorchinen gee dekodait koimuch koboishen muswongnotet noteet nebo inguni neimuch koboishe simoit nyiin kobirchi ak komwochi olenyondundoo alan oleimuch keitchindo dekodait nyiin bagaai olemenye alaak kiborchi en simoit oreet, alaan kebirchi simoit chito kelenchi kobuur en olemiten kotor keibchi inendet dekodait noteet ak kerobchi kotor kogeer koboishe asigonyorchinegee kelchin inendet.

Wchet neibu tiagas en borto nebo chito ak en emet ko wechet neimuch kowech malik chebo biik chemeng'ishe en emet nebo kenya ak kowech bortang'ung yoon kokibitito tiagas ichutet alaan yoon konam chito tiagas yoon kokibitito kot ko kemi chito oreet alaan imiten olerubekee ak oinet ko imuch kochut konyekuk tiagas ak ko itokyini oleiwendi ko imuch kotikemiten olebo oinet koimuch irorokyi oinet komeinai ak ko momiten oleisorundoike amun ndibore isoite ko rirtos konyek ak ko ng'wonen amun en tiagas chotet chekokibitito koyom emet alaan ko mara yoon kewendi en oreet ko imuch koityin tiagas ichotet kochut konyek ak ko imuch komara kobendi pikipikishek en oreet iboree itewe irieb asikoriebin koumisanin pikipiki, ak ko imuch kora yoon kokibitito tiagas ichuu kowech malik ak tukuk chemiten imbaronokiok yoon kokibitito ak inyon chito inyoibutote tukukuk kouu ing'wek ak ibeyoo ko imuch iaam tiagas ichutet asikowech borto ng'ung alaan mieinda ng'ung nebo borto.

Makararan kechop sitimet echeket komakikur biik chotet chekisomonchi olekiyoito alaa olekirobto sitimet amun sitimet ko kiit neya mising yoon meng'en iboishen, nitet kotot koib asenet alaan koib kobel korik kobel tukuk ak ko imuch kobar biik ndamun meng'en ilee kichopto tukuchutet ko imuch ituye wainik neimuch kolal alaan ko koon maat nebele tukuk ak ko imuch kobarin, nitet ko kararan yoon kokikur biik chekisomonchi ak kobo komosotet asinyokorob icheket ndamun tinye naet ak ng'omnonet nebo koyai kasinotet nekikinet olekiyoito boishet nekirobote wainik chotet chebo sitimet en oratinwek ak en korikyok asimololio, yoon karob bichutet chekikochi ng'omnotet koyai komosotet nebo sitimok komomiten nyosutiet aketukul neimuch koib sitimet ndamun tinye icheket naet nekararan ak kobo robet notet nerobe sitimet ak ko kikinet icheket komnye yoon kabit muset alan yoon kakimuch komach kolala alaan yoon makkirob komnye sitimet ko imuch konyoko.

Tukuk cheireu kiprutoinik kobwaa Mombasa konyokoker ko tukuk chotet chemiten Mombasa chekikitaban asikobwone biik konyokoker tukuchotet chemiten mombasa miten beek ak komiten olekebiren beek, mii beek chotet chebele biik chemiten en oinet cheimuch konyokoyoen chito alaan ndondo chito kiit neuu imayat, robwonik, alaan ko ibiasinik en oriit yotet koimuch korurio ak kochumukoso ak icheru chito iyam, ko notet neyoe biik chechang kobwa Mombasa konyokoker tukuk chemiten yotet, miten kora nekebiren beek Mombasa olechome biik chechang kobwa konyokoker en Mombasa, miten kora oinet notet nekekuren Indian ocean nechome biik kiprutoinik chechang en emetab kenya ak emotinwek chebo sang kobwa icheket asikonyo kolonye melishek chemii yotet chekibunote en beek oriit kobakolanda komosin ak kowekse icheket koboiboenchin icheket akobo kororonindo notet netinye Mombasa, nitet ko imuch kokochi biik cheboishe en yotet ak biik chebo emetab kenya konyorchike icheket.

Kororindab matatoishek ak pikipiki ng'eker chin ak boishonik chekibo keny ko kararan nebo matatoisiek ak pikipiki ndamun kasit alaan boishet neyoe matatoisiek ak pikipikisiek en ing'uni ko kararan kosir kasit nebo keny notet nekkii en keny ko kikasit nekikiyoe kitio ko kikiribe kiakik ak keteme imbaronok ak kekesote kitio tukuk cheka kimin en imbar ak kenyorchike kesuti chotet ak ko kimang'ioldo tukuchotet tukul kikinomndokee kouu bandek ko kimong'ioldo, kikiome kitiok kotaa konyorkee bandek chemiten imbar ak cheteiome, ko kiakik ko kikiribe ak ko kimokechomdo kialda, kiiribe kiakik kot koit kaitoshek chechang cheimuch kobokol ak kii ak ko kimong'ioldo, ko ng'uni boishet nebo matatoisiek ak pikipiki komuch chito koyaen kasit ak konyorchike rabinik inendet neimuch kwalen matatoisiek alak ak pikipikisiek asikotesta koyai mung'aret alaan asikoyai boishet notet nekiibote tukuk ak kimutote biik en oratinwek ak konyorchineng'e icheket kelchin kobarait kasishekwak ak konyorchike tukuk cheome en korikwak.

oli kobo komonutyeet mogonorteet noteet neoldoo mayainik en kokwotinweek , yaan kainaam chito kasiit noteet negiyoe mayainik anan negiyumote mayainik ek kokwotinweek koimuch konyochigee inendet rabinik che imuch kobaraiteen mungarenyiin noteet nekyoldoo tuguuk maanik en kokweet anan negiibe maainik koba kompunishek chotet cheole maainik, miten biik koraa cheiyoe maaniik asikwoldote enn taonishek ak kokwotinweek asigonyorchigee icheget komonutyeet noteet kosich rabishek cheboishen en konyiin ak kotoretengee konyorchinegee kiit nemotinye en konyiin ak koboishen kwaalen kiit nebo komonut en konyiny, imuch kwaleen arteet asigoribe inendet asigotoreet.

Tukuk cheyoe tukuk chekesiten korik chotet chekitoreteng'e, biik cheiune korichotet ko tukuk chekiboishen kesiten korichotet ko kororon ak ko chotet ko cheiune korik che kitoreteng'e ko kororonekitun ak kotililekitun asimabiit oribut noton nesamis en korik chekitoreteng'e, nitet ko kouu burasishek chekisiten korichotet, kerichek chekindo asikobar tiong'ik alaa asikobar tukuk chotet aribut nesamis nemiten en korik chekitoreteng'e, nitet ko kararan ak ko kikonyorchike biik chotet cheyoe kasit alaan chesite icheket chekitoretng'e konyorchike kelchin kosich icheket ukuk chekororon ak tukuk chemokying'e icheket yoon iyoe kasinotet kisite korik chekitoreteng'e komonyor icheket kaimutik alak tukul kobun korik chotet cheibu kouu oribut neimuch indisite chito koot nekitoreteng'e ikose, nitet ko kikoyai konyumnyumit ak kokararanit olekesititoi korik chotet chekitoreteng'e en kowek.

Kiit neobwotyini koyai serikali asikochuchuch chong'indo ak koindo chebo lainishek chebo matatoisiek ak pikipikisiek en oreet nebo Nairobi ko kong'et serikali ak kobarait oranotet newendi Nairobi asikoet ak kochang'a oratinwek chotet che imuch kobun karishek yoon bendi Nairobi alaan yoon wekse en Naiirobi konyokobendi komoswek alak chebo Kenya, oranitet niwendi Nairobi ko kikemwaitaen kelee oreet nechang ak kowoo lainit notet nebo pikipikisiek ak matatoisiek ne indiwe chito nairobi ko imuch itar betut akenge kokenam en kong'ung'et amun en chong'oindo ak koindo notet nebo lainishek chebo matatoisiek en oretab Nairobi, imuch koyai kora serikali kotech oratinwek chotet chebune ngweny ak chebune barakiat cheimuch yoon kachang'a karishek anan sikechob kelee karishek tukul chebendi Nairobi koimuch kobun oratinwek chotet chmiten barakiat alaan chemiten ngweny asikochuchuchak chong'indo notet nebo pikipikisiek ak matatoisiek.

Oret ne kokoboisien chumia nebo muswoknotet nebovkasari asikosuldaen icheket mungarenywan ko icheket ko kikobarasta en redioishek ,sometimes ak simoishekksmonutyet notet nebo kampuninywan nebo chumia akobo icheket koborostechin kastumaak chik an oldatukul olekabaa ikobaa kou redoishek sometimes ak Whatsappishek koborosto icheket akobo kororindo nebo kampunit nebo chumia ne ikochin bik ab Kenya tuguk chemokyin ke icheket kampunini bo chumia kokochin custumaak chwak tuguk tukul chemokyin kei kot ko chebo hardware tukoshek ak tuguk tukul chekimokyin kei en korik chok nitet ko kikon kelchin en kampunit nebo chumia kityi icheket konyor castumaak chechang en mungarenywan ak kosuldaen icheket mungaret en oret ne kararan asikonyorchikei icheket chepkondok che imuch koparaiten ak koipchinotee castumask chik tuguk chebo tukoshek St tuguk slake chekimokyin kei.

Tuguk che imuch komirmur kanamet ab baet ab njirenik ko note nemomi amitwokik ,ainoshek beek chekiboen njirenik nitet komirmire baet ab njirenik inamun yan momiten beek ak ainoshek chekiboen njirenik ko imuch komosopcho icheget soit ko yon momiten ainet ala yan moroboni asikopit beek che imuch kinde njirenik asikomuch koburu en yotet ak koechekitun ak ak amitwokik chotet che kiboen njirenik chemomiten ala chemokingen kele tot kesikyi ano ko nitet ko imuch kokon komirmiret nebo kanamet ab baet ab njirenik kit nekomojyin kei indayon imoche ibai njirenik komoche komiten ainet nekakibal ak komiten beek ak maa ainet nebo missing nemiten kwenet ne maimuch kotupin ako miten smitwokik chotet chekeboen njirenikchou kou kimoik ,morik ak tuguk alak chekiboen njirenik en ainoshek .

Boisiet notet nebo kot nekingo'ten ngotutik en emet ab Kenya ak ematuwek ak ko notet boisiet nekararan neibe icheget tan kaituyo kei kandoik cheterteren emet nebo Kenya asikotuyo kei icheget ak kongalalen boishonik ak tukuk chemoche kotet icheget ak konde siet icheget konai kole kit notet ne kangalalen koyoche kisipak jeyai notet amun jakinde katutik ako yoche kisip chotet kakitet ak kinde ngatutikak kemwaa en koitet nibo ngotutik nitet ko kikoib bandaptai ,kibagenge en emet nebo Kenya akot en kokwet uwek chemiten en emet nebo Kenya asikonyorchijei kandoindet ak bik chebo Kenya kororindo ak kit nekararan en kandoik chwak ak emet nebo Kenya.